Jopuonj sekondar, TVET, gi jopuonje mantie e technical institutions owinjo obed niichulogi maber nikech tich magitimo en tijno manigi nengo sana, kendo jopuonje, kendo dakteche, kata okinde, gijoohala mang'eny madhie mbalariany kale lwetgi, kendo mio uchumi dongre epiny mar Kenya. To kendo nyaka chulgi maber. Kendo kaging'anyo kamae nyaka sirkal winj ywakgi mondo migi pesa mowinjore gi tich magitime skunde. Mano biro mio piny mar Kenya bedo gi dongrwuok makare.

Mokuongo igole epuodho kosechopo kiwango moro kata rang'iny moro, kasto tokeno iluoke maler mondo gol chilo kata lowo moago epuodho. Tok kose luoke, tichuake, inyalo chuake kata inyalo wang'e e oven kasto tokeno inyalo mana chame.

Nyadi mang'eny ji yao ohala e chichni mar yudo pesa. Kwaduoge hand ohand avokado, en ohalano manigi pesa nikech jii mang'eny ohero chamo avokado. Manyiso nang'o? Idhi yudo pesa mang'eny kiuso avokadogi e chiro. Yuto machielo kendo mar uso avokado enni e pinywa mar Kenya ka inyalo tero avokado e pinje maoko, kendo mano be nigi ber mar pesa moloyo. Inyalo tiogodo kaka ja jaus avokado e tero nyithindo e skul king'ama janyuol kata timo gik mang'eny ma pesa nyalo chopo kare. Basto yiend avokado kendo kaka kata japur avokado, inyalo pidho cham mamoko e kind yiende avokado kanyo manyalo medo yuto koya kuom cham mopogore opogore kendi medgodo ohala.

Natiyo kode etedo chiemo mopogore opogore. Chiemogi gin achiel kuom rech, ring'o kata tong' mochiel. Mokuongo ing'ade matindo tindo kasto tokeno ikete echiemo ka koro chiemo chiegni chiek, motok e mesa mondo kik olal ndhathe kata kande

Gin yore adek mi nyalo puonj go ngato number achiel i nyalo puonje saa toko owuon number ariyo imiye book kata kalatas ma ondiki piny chike ma onego lu sach toko number agwen inyalo loso mesa ma kamano kasto iluongo ngato to i kone achiel ka achiel mo kwongo en ni mondo o ket ler sach toko bas onge kaka okiko chiemo bas to ongi joma otoko ne gi ka gin welo kata gin jo dala kasto ochak o ngi kendo ler asewacho gi ki wango ma oketo ne ji obed ngama duong kata nyathi ma tin.

Budho kosetegno maber e puodho idhi ting'ade. Kiseng'ade igole e yiende kacha idhi tiluoke maler gi pi. Kiseluoke tokeno ing'ade ipoge ediere basto ipoge e kiwango mopogore opogore matindo tindo. Kastikete e sufuria kata e agulu tichwake . Kisechwake dakika moko piero adek(30) mobedo mayom, inyalo chame kamano katiole chumbi kata inyalo bago kode mogo mopogore opogore itedo kode chiemo mopogore kaka chapat gi chiemo mamoko.

Mriewa ikunyo e puodho to kisegole e puodho ikele ot miluoke. Kiseluoke migolo chilo gi lo moagodo e puodho ing'ade e kiwango matindo tindo. Kiseng'age kamano gi pala igolo pote no oko basti inyalo amua igol nyaka tuoro mantiere e diere no mondo obed mayom sa ma ang' ichame. Kastikete sufuria kasti timede chumbi e wiye kastimede pi mowinjore kode. Dakika piero adek (30) tiyudo ka chiemo no kisekete e kendo dhiyudo ka oseikore mar chame. Kata inyalo amua toke no ichiele kata ichiele ka pok ikete e kendo.

Nyithi skul otelnegi gi jopuonjgi gii hdtugo sa abiriyo(7). Gipogore e kidienje mopogoro opogore. Nitiere jawuoi matindo opogore gitugo kendgi. Nyiri be tugo kendgi koni. Lakini nitie riwruok moro. Aneno nyathi ma wuoi dhi kendo oting'o kikombe el wete tugo mapogore kendo ginyiero ka gibedo gi kinde maber.

Tijni miyo itudori gi oganda matingo kendo madongo. Kendo e rang'iny matut moloyo. Nimar inyalo ng'eyo gigo machandogi e aluoragi magidakie. E familia kata e gweng' mondo oming'e kaka inyalo konyogi. Yieno inyalo miyogi buge manya konyogi kata katimigi weche manyalo konyogi dak gi kwe gi anywola kata gi piny e yore mopogore opogore minyalo miyogi godo thieth. To eyie kae be inyalo miyo jok matindo puonj manyalo konyogi gibet gi teko kagitimo tijegi manyalo kelo dongruok e piny.

Pesa ahinya ahinya golo dhier. Ogolo dhier kama. Onyalo mi itim. Ibed gi gima idwaro e samidware no ekuma idware no mokisayo ng'ato katibadho kato eyo mopogore opogore. Kendo omiyiibedo teko mar chamo kata bedo gi lawo kata gik mang'eny minyalo dwaro kata konyo ji e samowinjore magidrawo e kony mok iywak kata moksayo ng'ato mokonyigodo.

Ng'ato osebedo ka kuno pesa e bengi ma nya dala kuom kinde malach. Thuolo koro osechopo ma pesa gi nyaka koro gol mondo mi onyal timo tich mane omiyo okuno gi. Koro nyaka keth bengi ni kata container ni mondo mi pesa nyal gol mondo gitim tim mane koro omiyo okunogi e yie kanyo endi.

Nyanya ma otworo kata nyanya ma long' yude e lworawa tek. Itiyo kode kaka chiemo. Igole e puodho basti ichwake thorone to ok oti mang'eny e jikonde ji. Inyal chwake basti ichame gi chiemo mopogore kata itede gi chiemo basti ichame kaka kado.

Tij wango mandas ni gi ber ma ogundho a chiel kuom gi en pesa ma iyudo kiseuso tok wango mandas i keto gi e jwala bas to iuso gi kaka packet kata iuso ka chiek ka chiel ma nyalo miyi pesa pesa gi ka inyalo nyuol inyalo tigo e tero nyathi e school kata itim godo gik ma opogore ma pesa nyalo chopo kare kaka chulo rent mar ot kuma idakie kata ngiewo go achiel ariyo adek kaka lewuni nambariyo en ni onyalo miyi chiemo nikech ok inyal tedo to ok icham gi owuon miyi chiemo ma ichamo in kod jo odi ma miyi teko gi mi jingo mar dhi mbele gi tijni number adek tijni nyalo miyo ibed ma chiegni gi ji kendo ka iwuoyo gi ji pilepile customer ma opogore opogore ma biro nyiepo miyo i bedo gi tudruok maber gi anyuola owete kendo osiepe

Uso mor kich nigi nengo kabisa achiel kuom gi en pesa mi yudo tok ka iseuso mor kich pesa gi inyalo tiyo godo e medo ohala ni obed maduong kata inyalo tiyo go e chopo dwaro ma opogore mar ot kata puonjo nyithindo kata tero gi school number ariyo uso mor kich kata chame kelo madini ma dwarore e del mondo mi oti maber kasto number adek uso mor kich kata tiyo gi mor kich nyalo golo chilo ma ni e del kata poison mi chang tuoche mar ngama tuo kata ngama thuol okayo machielo en ni mor kich en chiemo ma yudore e anyuola e aluora ma yudore ma piyo ma okokalo kuom masinde kata oketnegi chemicals ma chando del koro en chiemo no ma thietho kendo inyalo ti kode ka oki tiyo kod gik ma chalo kaka blue band

Mokwongo gweno itiyo godo kaka chiemo kendo onyalo konyi ka in dala kendo in gi welo mar gagi gi maber mondo gidhi miere gi ka giyieng' kendo ka gimor gi migago mimiyogi . Namba ariyo en ni gweno inyalo chamo kendo igol go kech momako in gi joodi kata gi osiepe molimi. Basto namba adek gweno inyalo tiyo godo iter kata mich e hekalu e kanisa mar gone godo Nyasaye erokamano kuom arita moseritigo. Kuom ranyisi ka higa lokore inyalo kawo gweno iter e kanisa ng'ato dhi nyiewe kono odhi ocham pesago idhi ti godo kaka mich. Kasto mogik gweno be inyalo uso nikech jii mang'eny ohero gweno iyud godo pesa. Pesa milosogo inyalo tiyo godo e chako ohala moro kata iti kode e yudo yuto moro mopogore opogore kata dwaro moko ma in godo kuom tiyo gi pesa ma iuso godo gweno e chiro.

Ma e chalo chiro ma ayanga e piny kenya ka gima ni gi nengo ka en oganda ma oole e trough kendo okete chuma no ma ipimo godo oganda kasto iuso nigi nengo moloyo ka ni tiere kendo apoyo mi nyalo ngadi kendo ichamo kendo iuso kendo nitiere mariwa ma be iuso kendo nigi nengo ma malo moloyo kendo nitiere dengu moole trough ka a moko okikore gi oganda ma wange tindo kendo chalore kendo niitiere olomo moro ma iluongo ni passion fruit ma okete gi ma chalo net kama kasto be nitiere afwoto mo ngadi kasto oum gi juala ma ber mo ikore kendo inyalo usi mondo oyud pesa e chiro

Obuolo en chiemo kata yath ma thoro yudo tek sana e alwora. Obiro mana kadichiel kendo gitii kuonde mopogore opogore machalo kaka yien motow ka koth osechwe kendo otoyo bao mobedo machalo lo makoro ginyalo tiye ma giwuogi. Ndalo ma koth chwe kata ndalo ma chieng' ok rieny ema giwuoke. Kendo giyudore mana e bungni kuonde mopondo kata kiwuotho inyalo rado kodgi e yo kadichiel kata ka gitii mang'eny kendo nitiere michamo kendo mok cham. Nitie mangi sum kendo nitiere maonge gi sum. Mago eminyalo cham kendo icham gi chiemo mopogore kaka mchele kata kuon. Kendo nyadimang'eny joluo ok ohero chame ahinya kaluwore kata kipimo gi kabila mamoko mantiere e piny Kenya ka.

Gini en olemo mamit kabisa. Namba chiel, itiyo kode kaka chiemo michamo, achiel kuom olembe minyalo cham kapok ichiemo kata kise chamo chiemo maduong', inyalo luoke to kise gole epuodho, kasto ikete esan maduong' maber minyalo chame mondo kik oluar piny. Yo kendo ma gini konyo en ni, inyalo pure kasto itere e chiro. Mano to enengo maduong' moloyo ningech beche be ni malo echiro. Manyiso ni okelo duoko kata okelo pesa mang'eny ne japur. Kasto be echiro ji mang'eny ohere manyisoni idhi use mapiyo piyo kapok okethore kendo kapok ochiek mokalo. Idhi yudo chiro ka rite kendo ji dhi ng'iewe kata beche ni malo kamano. Kasto pesago inyalo tiyogo eyo mopogore opogore, inyalo chulo godo fi kata imed godo ohala katichul godo rent kata ipong' godo dwaro mopogore opogore ma pesa nyalo chopo kare.

Gini ni tiyo godo ndalo ma nene e loso agwata tok ka osengade e puodho ichwere ma ber to ka osegol nya iye mo tendi kasto i moye e chieng ka osemoye e chieng to ipoge diriyo kasto obedo agwata ma inyalo tone nyuka kata pi modho ma tigodo ma ber ma modhi lakini tinde pur olokore kendo nya kinde ma ngeny kose gole e puodho to ingade maber tok ka oselwoke ma ogol lowo kae itere e chiro iuse tinde itiyo kode mana e chiemo kendo ingade e kiwango ma opogore opogore be nitie jok ma use e chiro kendo iuse be gi bei be ma opogore opogore ka kiwango jok moko bende tiyo kode nyaka e tedo chapat kata mandas kata e bago mogo mitiyo go e tedo pan cake kata tedo gik ma opogore e jikon ka ndalo ma chon ne ok tiye kode e gik ma chalo kamano

Tijni dwaro rieko namba achiel. Rieko mitiyogodo e ng'eyo kaka inyalo lupo, ahinya ahinya to mako rech maduong' kama. Minyalo cham gi ji mang'eny kata gi anyuola kobedo piny kendo oriwore ma ng'ato ka ng'ato oyieng'. Namba ariyo, tijni dwaro net mitiyogodo e mako rech maduong' kamae e pi kendo net moro matek kabisa mok nyal yiech kata ma pi ok nyal ketho. Namba adek, odwaro boat kasto ok odwar jalupo achiel, odwaro jolupo mochokore ji ariyo ka dhi mbele manyalo konyo mako kendo ywayo rech maduong' kama oketye e boat kata e yie maok nyal nimo kendo ma nigi teko mok nyal nimo e bwo pi kigole e chuny nam kikelo oko koni mondo miyo nyal kosebedo motho tinyalo use kendo onyalo bedo mar nengo ne dhano manyalo chamo kata nyiewe e chiro.

Mokwongo ahinya ahinya to manawang'o rabuon e mach kata nabayo rabuon manumu e bwo jiko, nakwongo agole e puodho kata nagole e gunia manooya kako e puodho kasto aluoko maler, tok kaseluoko ta abayo e buo jiko. Moro be nakete kendo manichwakogodo nyoyo. Lweta ne owang' matin kendo ne awinjo rem matin lakini gima ne jiwa moloyo to ne en chiemo, ang'e kaka rabuon mowang' chalo. Tokeno gima notimore nikech ne ok adwa ni ji ong'e, rabuon moko nowang', moko bed nagolo ka ni kare kendo nachamo rabuon mowang' mokwongo. Mit to be omit kendo ok ochuno ni nyakiichwake, kokiwang'e kata iriwe gi chiemo mamoko. Inyariwe gachari kata apilo kasto ichame kaka chiemo mana kaka en tok kisegole e mach, but iweye mokwe nikech an manachame mokwongo nokwongo owang'o dhoga maber.

Mokuongo, niang' inyalo tigodo kaka toothbrush micham asto pige no be ningi nengo sana e del, gero kendo chiwo mamiyo choke bedo matek, kendo inyalo timo tije moko matek kichamo niang' iyudo sukari no ma ok okete chemicals kata oriw gi gik mangeny ma nyalo hinyo del kendo kelo tuoche mang'eny. Number ariyo en ni tiang' kata kaka e picha ni iuse mar kelo pesa. Kiuse inyalo use e kambi mondo rege sukari kata iuse ne jii e alwora mondo mi ginyal nyiewo kata mara siling apar kata siling piero ariyo kasto ing'ado negi matindo tindo ma ginyalo chamo tok chiemo kata ka pok gichiemo kata itiyo kode kaka chiemo. Pige no, kosebedo e ich nyalo golo kech, kendo nyalo dhiro ng'ato kuom thuolo malach nikech sukari no e ma chiwo teko ne del mar timo tije mopogore opogore. Kasto mogik, inyalo ti kode kaka e kodhi. Kiketo e bwo loo tochak owuok kendo, owuok mana kendo niang' kendo minyalo tii godo kendo minyalo kaa kendo cham.

Ong'er en achiel kuom olembe mayudore kuma ji odake, kendo yiende en yien machalo yiend avocado. Tok gichal ahinya, en gi kuthe kuthe e toke. Kosechiek motegno e wii yath, inyalo rito mondo e wii yath mondo ochiegi ki en, kata ka in gi haraka igole e yadhe mi ikuoge e ot kumoro. Ikete e atonga moyaore ma nigi thuolo, kata ikete e juala moro. Mondo mi kik othere kata obed gi kute ma nyalo biro gi lwang'ni, kata gik mafuyo. Kasto be okifunde kuma liet ahinya. Inyalo kunyo loo, kasto kisekete e juala tikete ei loo kanyo, mondo mi kochiek, tochiek maber mokotow nikech tow ne yot mapiyo kabisa kendo chiek ne be piyo, okokal ndalo mokalo adek, kapok igole kata ka pok ing'iye kuma nikuoge. Kokalo mano tidhiyudo kokethore kendo kute osebedo mopi e iye makoro okonyal chamore. Inyalo mana wite kendo itiyo kode kaka mbolea e puodho ma ok en chiemo kendo koro.